Kore ntoki nadolita tenewueji naa ldukaa looti ndaaki napaashpasha. Naa keisaidia ena puutum aipaanga ntokitin vizuri aas neloe neleleku abaki tiniloo araprap.

Kore ntoki nadolita tene ng'oji naa maragwe naa kore teng'asuno enshan noturi lchampai nepiki inia maragwee kore peiye ebulu peneu nentaini ndetii kore peitaini ndetii kore peenap nenap nkera kore peiye etoi neitaini noluai kore peyie etoi neidong'uni.

Kore shi ana siai kias nkata nakuu lpaeg amu kore pikotu iata sumash nilo ajing' lshampa nintai nipej amu kokuu ninshe asekii alang' lpaeg loyerii.

Pitarasaa lomon nkop pooki peitelek si nitelelek rewata ochilingini we enkirewara onchilingini.

Kore ana siai nadolita tene ng'oji naa lganayo lotii lcheni naaku intai, nintuk, nidung'dung' alafu ninya

Kore ntoki nadolita tene ng'oji naa mpolea naa indim sii atipika nkaitubulu inonoo teneidip atubuluu pootum atubulu aitibiraki.

Kore taa tana siai nadolita tene ng'oji naa lkeek oitubuluaki teneboo ontapuka kunini naa kore ana siai peesai naa tankarake nkirewaj enkop naaku keisho kuna pukaa kuninii siwoo neishoo sii loip pomotoi nkata nairewa ldama oleng'.

Kore siai nadolita tene ng'ueji naa mpukaa nadolita sii njiira etii mpulia atua naa kore ana pulia naa keingua keingua suom naa keitumiari peetum kuna puka atubulu aitibiraki tesekunotoo oleng'.